Nĩ ĩhuthĩtie maũndũ ma thirikari, o na kwĩandĩkithia maũndũ-inĩ ma gĩthirikari, o na kwĩandĩkithia okorwo ũrenda gũthiĩ nyanjara-inĩ cia thirikari, ũkeandĩkithia, ũgathiĩ ũgacoka ũgathiĩ ũkoya rĩthiti wa kinya. Kũoguo maũndũ nĩ mahũthĩtio, harĩa ũngĩkorwo ũrĩ, ndũrabatarĩkana gũthiĩ wabici-inĩ ya thirikari nĩgetha wĩ andĩkithie maũtungata-inĩ ma thirikari. O harĩa ũngĩkorwo ũrĩ, ona wĩ ngari-inĩ yaku ũgĩthiĩ na bara, no wĩ andĩkithie ũcoke ũthiĩ woye maũtungata mau wakinya. Kũoguo maũndũ nĩ mahũthĩtio nĩ mũtambo ũyũ.

Ĩrutaga wĩra mahinda mothe, mũthenya kana ũtukũ no mĩtambo ĩgũire kana thitima ciũre no mahinda maya mangĩ mothe rĩ tiga mĩthenya ya thigũkũ rĩ nĩrũtaga wĩra naciothe nĩihanaine bũrũri mũgima nĩkĩo ciothe cĩigĩtwo thĩinĩ wa kauntĩ ciothe nĩũndũ ciothe nĩihanaine nĩgetha irute motungata mahanaine na kwa mũhiano rĩ ũtungata wa kũruta ibande wothe woyaga thikũ cigano na ibande ĩgakorwo ciũmĩte tondũ ũtungata nĩ ũmwe thĩiniĩ wa bũrũri mũgima .

Nĩ cia gĩcũa-inĩ. Tondũ nĩ araata na mũtongoria wa bũrũri. Rĩu nĩ makũgitĩrwo, mangĩtongoria thĩiniĩ wa maũndũ mau moru nĩ akũmagitĩra. Ona mangĩtwarwo magoti-inĩ no akũmagitĩra. Amarĩhĩre maũndũ mothe marĩa mangĩtio. Ona mangĩtwarwo mbunge rĩ, to akũmarĩhĩra, tondũ nĩ amendete mũno. Nĩ a kuuma kĩama gĩake kĩrĩa kĩrathana, rĩu ndangĩreka mone ũrũ. Rĩu mamenya ũguo makaungumania mbeca tondũ nĩ maramenya mena hinya mũingĩ, na mena mũtongoria wa bũrũri ũmanyitĩte guoko.

Nĩ ya Nyeri. Nĩũndũ wa ũtongoria mwega, makahota kũgĩa irathimo nyingĩ. Magaaka bara, andũ makahota kuumĩria maciaro ma mĩgũnda yao kuuma mĩgũnda-inĩ. Makahota kũgĩa mbeca, magathomithia ciana ciao. Ciana ciao ikagĩa gĩthomo kĩnene, igatũĩka andũ anene thĩinĩ wa thirikari. Makahota gũteithĩriria aciariao, o na makahota gũaka mathibitarĩ. Andũ makarigitwo makarũngara. Makahota kũruta wĩra mũthenya na ũtukũ, makagĩa mbeca nyingĩ, makahingũra mambiacara, kauntĩ ĩgathi na mbere na kũrogota.

ĩĩ nĩ kĩonekaga mũno, o na nĩ kĩendetwo mũno, kĩhũthagĩrwo na thitima, andũ magathikĩrĩria mohoro makĩo, o na angĩ magathikĩrĩria nyĩmbo, na mũtarani ma ũteti, magathikĩrĩria ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, na ũrĩa ũregariũra thĩ-inĩ wa maũndũ mothe, na andũ magakena mũno, nĩũndũ wa kũigua nyĩmbo magakena, makehererio maũndũ mothe ma gwĩciragia, o na ningĩ nĩ mathiaga na mbere na gũkũra kĩroho, tondũ nĩkĩrehaga tabarĩra nyingĩ cia gũkũra kĩroho, andũ nĩ makĩendete mũno.

Andũ mokaga hamwe, kanini na kanene, makarĩanĩra, magaikara thĩ angĩ makarũgama, angĩ makarĩanĩra, makanyuanĩra, o na magakena hamwe. Magacoka makahoya mahoya ma kĩndũire, na makaina hamwe manyitanĩte, magakenera ũndũ ũcio. Magacoka makahũra nguo hamwe, na magaikũrũka mĩgũnda-inĩ hamwe kũgayana. Makagayana maũndũ mothe mena mo. Nĩũndũ wa Ngai wao nĩ ũmwe, ona maũndũ mao no mamwe, tondũ nĩ mendaine maũndũ-inĩ mothe.

Nĩ njoyaga kahinda kanini mũno kũgĩa arata, tondũ nĩ nyendete arata, na nĩ nyendete arata a ma. Arata tũngiũmĩrania ngoro nao. Na ndingĩhota gũikara handũ itarĩ na mũrata. Rĩu nĩ njethaga mũrata o handũ hothe ndathiĩ. Wa mbere nĩ nyendete mũrata wĩ ngoro njega. Mũrata ũngĩkũhe mbeca nginya hindĩ ya mathĩna, kana akũigũĩra tha hĩndĩ ĩria wĩ thibitarĩ, o na akũrĩhĩre maũndũ maingĩ thĩinĩ wa thibitarĩ. Ũcio nĩ we mũrata, mũrata wa hĩndĩ ciothe. Hindĩ ĩrĩa kwĩna maũru kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mawega, ũcio nĩ we mũrata mwega.

Tũikaranagia o wega nao tondũ tũtirĩ haraihu nao, rĩu nĩ tũgĩaga maũndũ maingĩ nao ona tũkanyitanĩra, ona nĩtũthiaga kanitha hamwe nao na tũkagĩa wĩtĩkio ũmwe rĩu nĩ twendaine tondũ ona kĩrĩkanĩro nĩgĩtwiraga tũikare twendaine ona twĩ arata kana andũ arĩa tũrigainie. Rĩu arata nĩ makoragwo marĩ a bata mũno na nĩmakoragwo marĩ a bata nginya hĩndĩ ĩria kwina mathĩna ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna gĩkeno magateithania nawe mũrigo ũcio ũkahũtha, ũkaigua ta ũtarĩ thĩnainĩ na ũkagĩa gĩkeno kĩingĩ nginya kĩa ngoro.

Mbunge ya gĩbũrũri nĩ yo ĩrĩ mbeca nyingĩ cia bũrũri ĩkahota kũganyanĩria honge ciothe cia thirikari. Honge icio ikahota gũteithia mũingĩ, ikamakĩra mathoko na mabara, makahota kuonjorithia mbeca ciao na makagĩa mbeca nyingĩ nĩgetha makahota gũtwara nginya ciana ciao thĩiniĩ wa mathibitarĩ o na thĩiniĩ wa gĩthomo. O na nĩyo ĩrĩ abunge aingĩ, abunge arĩa marĩ hakuhĩ na mũingĩ, mũingĩ ũkamatwarĩra mathĩna mao, makahota kũmateithĩrĩria na mbeca cia mbunge ĩyo nĩgetha magathiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao.